Faras chakre chon osebedo gimaber e ngima ji duto te mani kodgi. Ni mar en gim nyalo ringo ma seche moko ringo kata mohingo matoka. Ma iyudo ka koro ngáto chopo kamoro piyo ma oloyo ka de oidho apiko, kata matoka. Faras nigi nengo mangény kabisa. Kendo okonyo ngima ji e yo mar chopo ji kuonde moko piyo piyo. Ka ngáto ok otiyo gi ohande e nyiweo gik ma chal kaka mafuta ma gari kata apiko ringo godo. Gimaber ma mora kae en ni aneno ka ngáni okawo teko faras, ma ongéyo ni ngény, oketo e pur. Ni mar magi e gik ma otegno moloyo, nikech kaka giringo ng'wech, gi kaka giringo ma matek, nyiso ni gin gik ma otegno. Koro mor na maduong'en ka aneno ngáto ka puro, ni mar purni, dhi miyo kanyo ipithe. To ka opidh gik moko kanyo, ok onego opur kendo opidh gimoro achiel kende. Onego bed ni ipidho gik moko mangény, mondo obed ni jo gweng' be konyore godo. Kendo jogweny be yudo mor kuom pithno, kendo kuom puro ma gigi opuro godo puodho no.

Aneno nyathi ma wuoyi ka ochung' gi pala e lwete. To aneno ka ochung' gi agwata, kendo en duk, manyiso ni mae nyalo bedo gima waluongo ni nyange. Kendo inyalo yudo ni nyange ni kae ngáto nyaka ochik remb dhiang', ma oa e ngúte ka osengád ngúte. Mondo ochwer kanyo. Kendo ngáto onego bed ni madho remo no, ni mar ngáto komadho remo no, to oyudo teko mar bedo chwo. Ni mar, ber mar nyange en ni ibed chwo, kendo ibed ngát ma koro nyalo konyo kata dala u ka ntiere gima owuok, masira mora mora ma koro olaou. Aneno ngát moro bende ka ochung'. Mana wuoyi matin ka mokwongo. Omako wi dhiang', kendo nyalo bedo ni omako tunge, gi dhoge koni, en ema ochungo dhiang' mondo kik kik ochendi ka ichwero rembe kanyo, nikech idwa madh rembe. Kendo aneno ngáto moro be ochak ochung' chien kanyo. Be enbe angéyo ni otemo mako dhiang', mondo kik dhiang' chand jogi. Aneno ka dhiang' be en rangi ma rachar, nyalo bedo ni kamano e kaka idwaro e nyango no, kaka luwore gi ka gi kaka jo nyange dwaro gino.

Paro mar dhano luwore gi gik manie pache. Kendo pach ngáto ka ngáto ok nyal bedo gi gik machalore. Mokwongo aneno ngáto ka obet piny. Nyalo bedo ni ngátni ywak, nyalo bedo ni omor. Bende inyalo yudo ni ipenje penjo gi jok machalo ka jo habari. Madwa lendo, jo lendo ma obiro manyo lendo ma ginyalo lando, kaluwore gi masira mane oyudo ngáto. Kata kaluwore gi tabu moko matin matin, masira matin mane oluwo ngátni kamoro mane odhiye. Koro ngátni, seche moko nyathine olal, seche moko jaode olal, seche moko gimoro mopogore motimore ne. Koro an aneno ka ngátno obet piny, manyiso ni en be chunye chandore, kendo omanyo kaka onyalo konyo, onyalo konyo kaka gik moko dhi mbele, mondo oyud kaka en bende omor e chuyne, ni mar chalo ni en gi sandruok maduong' mar gimoro mane otimore kuom familia ne.

Ne nitiere wuoyi moro e piny mar joluo mane iluongo ni Bonventure Omondi. Kendo ne en wuoyi moro mane ohero tich. Ne ok odwar dong' dala, ni mar ne osetieko sikul, kendo ne ok odwar ni obed a beda dala, ongíyo mamagi ka dhoge ongám. Koro wuoyi ni ne onyiewo tong', kendo ne en oboko tong' to pile pile godhiambo chakre sa ochiko nyaka sa ariyo otieno, odhi e chiro kacha to ouso ne ji tong'. Tong' achiel siling piero adek. Koro wuoyi ni, chieng' moro ne ouso tong' e bath ndara. To abila moro ne wuok, kendo ne en e matoka moro, ne okalo ka oa mabor. To ka ochopo but wuoyi ni, to matoka ne okoso kaka ochung' to opo ka ogweyo wuoyi ni, gi tonge ge mane ouso e bath ndara. Abile ni owuok oko, to kar mondo ogo ne wuoyi ni mos, ni mar ogweye, ni mar matoka ne ema ne okethore. Abila ne owuok oko to omako wuoyi ni. Kendo owacho no koro otweye e iye, nikech nobiro gi gige ge go mane ouso e ndara. Koro an tijni ok ahere ni mar en gi sigana mar achaya kuoma kaka ne aneno.

Aneno puodho ma de ogolo olemo mabeyo, kendo de ogolo gik ma beyo moloyo. To pi en gima ber, kendo en gima miyo ji ngima, ni mar ka ne wadongo, ka ne watindo, pile pile ne ikonowa ni pi en e ngima. Ma onge gima nyalo dongo e pinyni, obed dhano, obed yien, onge gima nyalo dongo ka onge pi. Pi ka ngény to ketho gik moko. Kaka puodhoni sani waneno ka pi omiyo gik moko ok ni kate e lowo, kendo tiendegi ni mana e pi. To ka ok en kamae kaka japith ne odwaro, to sani japth ywak matek e dala ne man, ma entie. Ni mar pi okethone gik ma de ochamo, kendo koro kaka waneno kae ni, pi omiyo gige ok nyal dongo kata matin. Kendo nyaka los gi, kendo nyaka gole kae koka gigi odongi. Koro masira man kae en ni, ka onge pi gik moko ok nyal dongo, to ka nitiere mangény be gik moko kethore manyiso ni onego obed e diere. Kik obed mangény, to kik obed no oonge bende. Koro an gima aneno kae en ni gini ohinyo japith, kendo japith ok owinjo maber.

Kuon en gima duong', kendo ngát ma ochayo kuon, ok en ngát ma nyalo chopowa mabor e ngima ma wantiere sani. Ni mar, en e chiemo ma mamako ich, ma ngát ma dwaro chamo gik ma pek, kwongo loso alosa kuon maduong', ochamo ma otiel maber e iye, kendo ka odhi timo tije ge go, to oduogo ka pod en gi teko. Gima aneno kae ni ek kama ikano e bando ka osegol e puodho. Bando ni ema koregi to wayudo mokwa mar loso chiembwa mamit ma waherono. To bando ka ikano kae to yudo ka bando no osetwo maber. Kendo kae be miyo omedo two. Iyudo ka moko mane ok otwo maber, ahinya ka maka ka koro two kae. Koro bando ka oseket kae, to irege, koka omiyo wa gima wadwaro. Inyalo los kode kata nyuka. Koro an amor ka amadho nyuka, kata ka achamo gimoro amora ma olos gi mogo. Manyiso ni, amor gi kama ikane bando. Koro gini e kama ikene, to kendo en e kama gik moko te timore, gik moko te mabeyo timore. Koro ahere, kendo ka anene, mor mogundho lwar e chunya.

Gima uneno kae ma koro ulwongo ni chiemo ni, en gima walwongo ni mtura. Mtura en remo gi gik moko nyai dhiang'. Moko momaki molos maber. Kendo koro kosebule to koro wachame achame kaka wanenen ni. Koro en ikawe gi gima waluongo ni toothpick, to ichwoyo achiel ka achiel ka ichamo e dhogi. Omit kendo inyalo ketnie nyanya ma obi mamit kata inyalo ketnie nyanya ma ong'adi gi kitungu maber, gi apilo moro malit makech matin, mondo onjau ni iye kendo omi iwinj kaka omit. Koro gini en ichame ngényne gi nyithi sikul ma somo ni mar gine ma kech negogi kendo ok gi yud ngát maduong' ma nigi tije, kendo ma nigi jodalagi, moweyo dalane, odhi manyonegi, kachamo gini. Jok ma loso gini bende gin jok ma odenyo, kendo ngény gi gin mana nyithi sikul, ma somo ka gin e hikni piero ariyo ka dhi mbele. Koro gini, miti to omit to an ok ahere be ahinya nikech ich kach moro be okelo ma miyo ngáto diewore, kendo ngáto lilo kwonde ma ji ji dhie oko ni mar diep wok ka ok oyal mako.